Ũyũ nĩ county commissioner, hihi akĩheana ndũmĩrĩri ya mũtongoria wa bũrũri, kana ya ũgitĩri wa bũrũri, nĩ mũnene wa kaũntĩ ũrĩa ũkoragwo ũrũgamĩrĩire ũgitĩri wa bũrũri, na nĩ andũ arakĩarĩria hamwe na borithi.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ nĩ kũririkana hĩndĩ ĩrĩa twa thomaga, ũrĩa thukuru gwakoragwo, tondũ ta rĩu haha nĩ ũkuona ciana ũrĩa rĩu tha ici nĩ ĩrahota kũheo ĩrio na ithuĩ tũtiahotaga kũheo ĩrio, koguo ũndũ ũcio nĩ ũkaga meciria-inĩ rĩrĩa ndona mbica ta ĩ no.

Nĩ harĩ bata ciana hĩndĩ ĩrĩa ũracithomithia mũgeka ciĩko nĩgetha magatiga gũthoma o kombuita-inĩ na mabuku-inĩ makona kĩndũ kĩu na maitho ũrĩa gĩkagwo na ũrĩa gĩthodekagwo na nĩ ũndũ wa bata tondũ practical nĩ njega mũno kũmĩka, yaani gwĩka ũndũ ũcio na mũhiano nĩgetha ciana ikanyita wega na ikamenya kĩria irathomithio na mũtaratara mwega.